Udi mag fwambo gi keyo weche, e aluorana chalo kaka stesend radio radio Sky, Dala Fm, radio Namb Lolwe, radio Lake Victoria nitiere radio Ramogi alafu nitiere stesend Tv machalo kaka Citizen Tv, Ktn, Ramogi Tv, Lolwe Tv.

Alot ma iluongo' ni kabich asechiek moikore kendo rito mana mondo mi obiyo wargi kuwuok e puotho

Ma tich mar pidho apuoyo. Pidho apuoyo en tich madwaro ni ng'ato oikore kendo ng'ato nigi chuny kata mijing'o mar tijno nikech apuoyo mokwongo ohero kamaler. Mar ariyo, apuoyo ohero ni chiembe yudore sa te sa te. Seche modenyo to chiembe ni machiegni. Kendo apuoyo ohero ni kama oninde ok odhugore kata ok nigi wedene mang'eny.

Mokuongo' nyaka nga'to kata lak tar mathietho bedgi lony kendo obed nga'ma osomo tijno endo mondo mi otime e yo mayot , marariyo wan gi gige tich, kaka sindan yath mar chanjo, laktar bende onego rwak lepe mag tich machalo kaka mask moumore godo, gloves maruako e lwete kachiel kod ogudu ma okete wiye seche ma othietho kata ka ochanjo nyithindo matindao tindo.

Pith mar olemo matindo tindoni ni kod nengo, nikech mokuongo omiyo jodak yudo tich kendo giyudo kama ginyalo yudoe omenda gimoro matin. Mar ariyo olemoni kousi to kelo pesa, pesani ma jodak konyoregodo inyiewo achiel kod ariyo ma ka gi kacha.

Angona timo tijni ne ange'ni bang dweche mathoth abroyudo cham mange'ny koaye puotho, mano ne okotimore nikech bang' timo tije te kaka puro, pitho, doyo koth moro ne obiro koth mange'ny koth nochwe ma koth chwe, oduma notur kane pok gichiek , cham notur e puotho maneathi hasara.

Sime ni kod nengo nikech obiro gi tije mopogore opogore. Nitiere jomatiye matiyo kode e weche mag tudruok, nitiere jomatiyokode e weche mag ohala, to nitiere joma tiyo kode e mako videos kata tije ma opogore opogore, en kod nengo' nikech iware gi pesa to nga'ma nie ohala mare be dwani oyude gimoro matin e wiye emomiyo iuse e nengo mopogore gi nengo mane owaregodo.